Kĩndũ gĩkĩ nyambaga gũkĩoya, ngagĩthambia, ngacoka ngoya kahiũ, ngatinia na gatagatĩ, ngacoka ngatinia rĩngi ona gatagatĩ nĩgetha ngakĩhota kũrĩa itunda rĩrĩ. Itunda rĩrĩ rĩrĩagwo thĩini na kĩndũ gĩkĩ gĩtirĩagwo gĩkoni kĩa nanja, kwoguo ndĩyaga kĩndũ kĩu gĩ thĩiniĩ, kĩrĩa gĩtuĩkaga ũteithio mwĩrĩ-inĩ wakwa.

Kĩndũ gĩkĩ kĩmenyagĩrĩrwo nobacirĩru mwega mũno, atĩ gĩtigatuĩke gĩa kũmondoka, kana gũthũkia irio icio ingĩ. Nĩgĩtuagwo gĩgatuĩka gĩa gũikio tũmĩkebe-inĩ twega, na gĩgakunĩkwo nĩgetha riũa rĩtigagĩkore rĩtuĩke rĩa gũtota, na tondũ rĩngĩtota rĩtingĩtuĩka rĩa kũrĩo, kwoguo nĩnyonaga rĩkĩmenyererwo na kũigwo handũ hega hatheru, na nĩgetha rĩtigatuĩke rĩa gũthũka, kana hagũkorererwo handũ hena magunyũ, itunda rĩrĩ nĩrĩhũragwo ndawa nĩgetha igunyũ cĩtikaingĩre kana cĩtigathũkie kĩndũ gĩkĩ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩthondeketwo kuumana na mbembe cia mwanya, iria cigũragwo nduka-inĩ, cigacoka cigathiĩ mũndũ akaigĩrĩra thaburia-inĩ, na mwaki-inĩ. Mbembe icio ciatuĩka cia gũkorwo atĩ nĩ cia hiũha kana nĩ ciraigua rugarĩ mwaki-inĩ, nĩ cituikaga cia gwatũka na kũneneha cigatuĩka cia gũthondeka ndore, ici nĩ irio iria tũciĩtaga ndore gĩcigo-inĩ gĩakwa.

Kĩndũ gĩkĩ gĩgĩthondekwo kĩhũthagĩrwo kĩndũ kĩmeretio na ngano kĩrĩa twĩtaga spaghetti. Na kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩbataraga indo ingĩ ta ndania, itũngũrũ maguta na nyanya, nĩgetha gĩtuĩke gĩa kũrugwo na gĩtuĩke atĩ nĩ gĩkũrĩo na mũndũ atuĩke wa kũhũna.

Kĩndũ gĩkĩ o mũtũrĩre-inĩ wa o mũthenya nĩ kĩhũthĩkaga gĩ ta ĩtunda rĩrĩa rĩrĩyagwo nĩ andũ. Na ĩtunda rĩrĩ ndagĩtarĩ nĩ matwĩraga tũtuĩke a kũrĩrĩa tondũ nĩ rĩrigagĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ mũno muno. Na maambũra-inĩ maingĩ mũno ta ũhiki-inĩ nĩ nyonaga ĩtunda rĩrĩ kana kĩndũ gĩkĩ gĩtuĩkĩte gĩa kũhũthĩka gũthondeka keki. Keki yakĩrugwo yekĩrwo indo iria ĩrekĩrwo, kĩndũ gĩkĩ nĩgĩtuĩkaga gĩa kũigwo handũ igũrũ wa keki, nĩ ũndũ wa kũgemereria keki ĩtuĩke ya gũcanjamũra andũ na kũgucĩrĩria andũ na kũmonia atĩ keki ĩno ĩnacama mũno na atĩ nomekũrĩa kĩndũ gĩkĩ kana keki ĩno mena gĩkeno kĩingĩ mũno.

Ĩĩ nĩma, kĩndũ gĩkĩ no gĩtuĩke, mũndũ no atũmĩre kĩndũ kĩngĩ, na kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo thandara, na kĩndũ kĩngĩ no kĩhũthirwo ithenya-inĩ, tamacũngwa, mababaĩ, water-melon, na nginya, makorobia, koguo tondũ nĩ itunda, na rĩhũthĩka gũthondeka mĩĩrĩ na tondũ matunda marĩa mangĩ, ona marigũ nomatuĩke makũhũthĩka, ithenya-inĩ rĩa itunda rĩrĩ.

Kĩndũ gĩkĩ ngĩkĩhũthĩra, ũndũ wa mbere ũndũ ũrĩa ngereire nĩ atĩ nĩrĩkoragwo rĩrĩmirũku mũno, tondũ ngothi yake nĩ mĩrũku mũno. Na nĩgetha nduĩke wa kũrĩhũthĩra nĩ ndĩrĩtinagia, rĩrĩa rĩtũmaga kahiũ no mũhaka kahiũ gakorwo ge kogĩ mũno nĩ tondũ ngothi yake nĩ nyũmũ mũno. Na ngĩrĩhũthĩra nĩ nduĩkaga wa kũgĩa na gĩkeno kĩingĩ mũno, tondũ nĩ ĩtunda rĩrĩa rĩ cama mũno mũno. Na nĩ rĩtuĩkaga rĩa gũcanjamũra ngoro yakwa mũno.

ĩĩ nĩma kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga gĩcigo-inĩ gĩakwa, kĩrĩa gwitũ tũrĩtaga irenge na hũthagĩra kĩndũ gĩkĩ gĩta gĩa kũrĩa, na kĩrĩa tũtukanagia na waru na gĩgatuĩka gĩa kũrĩa gitoweo, kĩrĩa tũrĩaganĩria na cabaci, mũcere ona kana mũkimo, koguo nĩ kĩndũ kĩrĩagwo gĩcigo-inĩ gĩakwa na kĩrĩa gĩ cama mũno mũno, kaingĩ nĩ rĩrĩa rĩ na cama rĩkoragwo rĩ rĩkũrũ biũ.

Ũndũ ũyũ ndawona, nĩũranjĩkĩra meciria ma ũrĩmi, kana kĩrĩa tũĩtaga kilimo biashara. Nĩndĩrona mũrĩmi ũyũ atuĩkĩte wa kũrĩithia ngũkũ, iria arahe, irio, ciakũrekia. Na ngũkũ ici nĩ nyingĩ mũno, na atĩ nĩciratuĩka cia kũrekia, na atĩ aciakĩire ngorofa ngorofa, kuoguo nĩkũmaanica atĩ arenda, ngũkũ ici cituĩke cia kũrekia ciĩ nyingĩ. Ahũrĩte mathabu make ma, kwendia, matumbi maya, na, angĩkoríũo ena ngũkũ magana matatũ, o mũthenya, nĩekũhota kũruta turee, kuma turee ikũmi kwambata na igũrũ. Kuoguo nĩndĩrahũra mathabu ngona, mũrĩmi ũyũ, kana ngeciria, ena kĩoneki, kia kwendia matumbĩ maingĩ mũno, na nĩgetha atuĩke wa kuona mbeca.

Nĩndĩrakena mũno kuona mũrĩmi wĩ haha kana arĩmi aya, arĩa maratũmĩra ng'ombe, na arĩa maratũmĩra ũrĩmi wa thikũ ici na njĩra njega, handũ ha o enyewe moke kuoya icembe kana theci marĩme, nĩmaratuĩka a kũhũthĩra ng'ombe ici, irĩa ndĩrona nĩciratuĩka cia gũthiũrũrũka, na mena macini ya kũrĩma, na nĩ marathiũrũrũka kũu makĩrĩma. Na ngakena kuona rĩera rĩa gũkũ nĩ rĩthaka mũno, atĩ kwĩna mĩtĩ na kwĩna nyeki ĩrĩa nĩ ĩronekana nĩ kuurĩte na kwĩna na ma na ũrĩmi wa gũkũ no ũkorwo wĩna bata mũno, nĩgũtuĩka nĩgũkorwo atĩ nĩkũroneka nĩ kũraura, na nyeki nĩ njega mũno ya kũrĩo nĩ ng'ombe.

Nĩ ndĩrakena mũno kuona ng'ombe iria cironekana ciĩna riri wa mwĩrĩ, na atĩ ng'ombe ici nĩ cituĩkĩte cia kũrĩa cikaigana ũũ, nĩ kuonania mũrĩmi nĩ arahota kũhũnia ng'ombe ici, iria nĩaracitũmĩra kũrĩma mũgũnda wake, na nĩgetha ahote kũhanda.

Ndĩrona mũtumia aikarĩire mbembe iria arahuruta na rũhuho nĩgetha mahuti makorwo makuuma, na nĩ njĩra ĩmwe njega mũno. Nĩaroneka nĩagethete mbembe iria aracihuruta na gĩtarũrũ nĩgetha akorwo wa kũruta mahuti, na nĩgetha ahote gũcitwara gĩthĩi-inĩ, nĩgetha ahote gũthĩa na ahote kũruta mũtu. Nakĩu nĩkĩo gĩkeno gĩake kuona ũrĩmi wake nĩwahota wa kuuma wĩna umithio.

Nĩngũtambũra kamwana gaka karĩa garatuĩka nĩ kararĩithia mbũri ici, iria kanengeretwo kana gathiĩ gũcirĩithia gĩthaka-inĩ. Na nĩngũtambũra nyeki ĩrĩa ĩkũrĩte njega mũno, atĩ ĩna ũrirũku mwega mũno, ĩrĩa mbũri ĩrahota kũrĩa na nĩ ngũkena mũno na nĩ ngũtambũra mũno mũrĩmi ũyũ ũrĩa ũrĩithĩtie mbũri ici, iria noakorwo nĩ aracikama, akanyua iria na imwe nĩekũhota gũciendia na cithi cikarĩo cita nyama. Ũguo nĩ kuga nĩekũhota gũikia kĩndũ mũhuko na akorwo wa gũtherema ũrĩmi-inĩ ũyũ wake.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩmenyagĩrĩrwo no ũbacĩrĩru mwega mũno, tondũ nĩ irio iria cirugĩtwo na mbembe, na waru, na nyeni iria tũĩtaga kahũrũra. Na, atĩ ici nĩ irio iria tũĩtaga mũkimo, nĩũmenyagĩrĩrwo na gũkunĩkwo nĩ ũndũ wa hihi gĩko kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩragerera kũu riko kana ningĩ maĩ matigakorwo nĩ makũingĩra irio-inĩ ici tondũ ciaingĩra irio-inĩ ici, irio ici no gũthũka cigũthũka na citigũikara ihinda rĩrĩa mũndũ arenda. Ningĩ nĩ cimenyagĩrĩrwo na kũigwo burinji-inĩ nĩgetha mũndũ ahote gũcirĩa o kahora o kahora, na nĩgetha citigakorwo ciagũthũka.

Nĩ ng'ondu iria irarĩa mahuti marĩa cituĩrĩirwo kuuma mũgũnda cigoka cikaheyo nĩgetha cirĩe, na nĩ ciakĩirwo wega na mĩharatĩ yao nĩ yakĩtwo na ndiramu cia plastic na iria nĩ irahota kũrĩra haũ, nĩgetha cihote kũrĩa na ĩhũne, na mũrĩmi ũyũ nĩ arĩmĩte ng'ondu ici ithano iria ararora mbere akona no ihote kũmũhe mbeca kana angĩhota ngina cimũciarire tũingĩ nĩgetha ahote kũrĩithia mũno.

Ndĩreciria nĩ mũrĩmi ũhete anake aya ana arĩa marahũra ndawa, na ngũĩciria arahũra ndawa ya kũũmithia nyeki, nĩgetha oke arĩmĩre kana kũrĩmwo nĩ karagita, nĩgetha ahote kũhanda mĩmera ĩrĩa arenda kũhanda. Na ũrĩa gũikare gũkũ nĩ kũndũ angĩhota kũhanda waru kana indo ingĩ nyingĩ cingĩkũra kũndũ kũu.

Nĩ ũrabatara ũmenyo wa kũmenya atĩ mũmera ũyũ ũrahanda ũkuraga atĩa. Na kũringana na ũrĩa ndĩrona, mũtunda ũyũ ũrĩa nĩ mũmera ũyũ, ũkũraga ũkambata na igũrũ, na nĩgetha ũhote gũcigurũ, ĩrĩa cicokaga cigacuha nathĩ, na nĩkĩo ũrona indo iria ũrabatara haha, nĩ itingĩ, iria cina hinya mũno ngoroge na thimiti, na harĩa igũrũ nĩ ũranatara taĩri, nĩgetha ĩkorwo nĩ ĩkũnyitĩrĩra ihonge ici, iria cigũikũrũka na kĩanda, nĩgetha cihote gũciara na nĩgetha ũhote gũtua matunda maria makuma haha, wendie na nĩgetha wone mbeca wĩ ta mũrĩmi.

Irio ici ndĩcihagĩraga, na rĩrĩa ciarĩkia kũhĩa, nĩngerũraga maĩ marĩa ngoragwo ndĩcihagĩrite namo, ngacoka ngonũra ngothi ĩno ya igũrũ, kana makoro marĩa heyaga ng'ombe. Ngacoka kĩrĩa gĩgũtigwo ndonũra, nĩkĩo ndĩaga, na nĩkĩo ndĩaga gĩkĩega mũno, na nĩ ndĩanagĩria na cai kana nĩ ici nĩ cĩrĩanagĩrio na mũcere, ũgatherũkia kũu thĩiniĩ na nĩ irio njega mũno.

Nĩ mũmera ũrĩa ũhandĩtwo thĩini wa thuku na ũgekĩrwo tĩri na mũmera ũyũ nĩ ũroneka nĩ ũrakũra. Na nĩ ndĩrona mũndũ aigĩke gũoko hau akĩenda kũwĩkĩra bataraitha kana nĩ raimu akĩenda nĩgetha mũmera ũyũ ũkorwo nĩ ũgũkũra. Nokorwo arenda kũũiga handũ nja nĩgetha ũhote gũkũra o kahora na nĩgetha mũmera ũyũ ũtũmĩrwo wĩwagũthakaria handũ nja kana handũ thĩiniĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, o ũria mahinda marathiĩ mathiĩte nĩ tondũ, tene nĩ tuonaga gũkĩandĩkwo andũ aingĩ thĩiniĩ wa ũrĩmi ũyũ. No rĩu thikũ ici, nĩ andũ anini marandĩkwo nĩ tondũ andũ tene mathiaga gũitĩrĩria maĩ, na thikũ ici baibũ nĩ ciatuĩkire cia gũikĩrwo kũu thĩiniĩ, atĩ mũmera nĩ ũrakinyĩrwo nĩ maĩ mahingũrĩrwo harĩa matangi-inĩ, nĩ gũkorwo atĩ andũ aingĩ matirahota kuona kũu mawĩrai-inĩ, na ũthii wa nambere wa kũrehe maĩ nginya harĩa mũmera ũrĩ, na baibũ, nĩ njĩra nene ĩtuĩkĩte ya gũcenjia na tondũ noguo mũtũrĩre ũrathiĩ ũthiĩte na mahinda.

Kĩndũ gĩkĩ kĩanandehera mĩnoga mĩingĩ mũno, tondũ twathire tũgĩtuĩka a kũgetha kĩndũ gĩkĩ, kĩrĩa twathire tũgĩkĩra ngũnia-inĩ, na nĩho hau twaumĩragia nginya kũndũ barabara-inĩ, kwarĩ kũndũ kũraihu kuuma ngurumo, tũkĩambatia nginya igũrũ nĩ ndatuĩkire wa kũnoga mũno, na nĩ tondũ nĩ kĩrĩ mĩharare na mĩcakwe ĩno yake-rĩ, nĩ yatuĩkire ya kũhihinya mũno mũgongo, tũgĩkinya rũgongo tũgĩtuĩka a gũita tũgĩkora nginya mbembe imwe tondũ ciarĩ nyũmũ, nĩ ciambĩtie kũmumuthũka.

Nĩ mũrĩmi ũrĩa ũthiĩte mũgũnda-inĩ wake agakora handũ maĩ makirĩte handũ hamwe, agathiĩ ena gĩciko kĩa makara kĩrĩa arageria gũthereria maĩ, nĩgetha mahote kũingĩra kũu thĩiniĩ wa mũgũnda, na nĩ kũroneka gũtiĩrĩga kana nĩ arabatara gũkorwo akĩrĩma na nĩkĩo arageria kũingĩria maĩ kũu thĩiniĩ, nĩgetha tĩri wororoe nĩgetha ahote ngina kũhanda irio iria arenda.

Ĩĩ nĩma nogũkorwo kwĩna indo ingĩ iria cingĩhũthĩrwo ithenya-inĩ rĩa kĩndũ gĩkĩ, iria nĩ mboga, ngonjeti, nyanya iria cingĩhota kũrĩmwo na ũndũ ũyũ wa kĩĩrĩu na nĩ cikũhota gũkũra, na nĩ cikũhota kũruta maruta na magetha marĩa memega.

Ĩĩ nĩma, indo ta mboga, nyanya, gonjeti na matharũ, nocihote gũkorũo cikĩhũthĩka ithenya-inĩ rĩa kĩndũ gĩkĩ kĩhandĩtũo, na cihote kũruta magetha, marĩa mekũhota kũhe mũrĩmi magetha me mega.

Ndĩrona mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo na ĩhandĩtwo ĩ ta ya gũkũra na ĩrĩa ĩhandĩtwo na mĩthiĩre-inĩ ya kĩrĩu, ĩhana tũkoroba, na mũrĩmi ũyũ nĩgetha ahote gũkorwo akĩrĩma haha-rĩ, ambĩte agathiĩ akoya tĩri wake, akaũtukania na thumu wa ng'ombe kana wa bũũ, agacoka agathondeka tũnyamũ tũtũ tũhana ta tũkoroba, tũrĩa nĩ twa ũrĩmi wa kĩrĩu, agakorwo agĩkĩra tĩri hau, agacoka agathiĩ akoya spinach kana matharũ kana mboga iria akoretwo agĩcihanda haha. Na nĩ ndĩrona magĩcithondeka indo ici, iria nĩ iramateithia mũno, na indo ici nocituĩke cia kũigwo wega na indo ici nĩ ciratuĩka cia gũkũra na no ciraruta wĩra gũĩta, kũrora maũndũ marĩa mabatarainie na ũrĩmi wa kĩrĩu.

Ndĩrona mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo na nĩyo nĩ spinach na matharũ, ĩrĩa ĩhandĩtwo na mĩthiĩre-inĩ ya kĩrĩũ ya ũrĩmi, ĩrĩa mũrĩmi athiĩte akoya tirĩ, agoka agatukania na thumu wa bũũ kana wa ng'ombe, agatuĩka wa gũthondeka tũkoroba tũtũ ekĩrĩte haha, na nĩ mĩthiĩre mĩega mũno tondũ, nĩ ĩragirĩrĩria kana nĩ ĩrahota kũrora andũ arĩa matarĩ na mĩgũnda, no mahande indo ciao ũũ na cituĩke cia gũkũra, na matuĩke nĩ mekũhota kũgetha magetha maya mao, na atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũthiĩte nambere tondũ nĩ ũkumĩtio mũno na nĩ mĩthiĩre mĩega ya ũrĩmi o ihinda rĩothe tũrathiĩ na mbere.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ thuna cia igwa, iria mũndũ athiaga agatinia kĩgũa, wagĩtinia kũrĩa ũrabatara kũrĩa, thuna ĩno ndanaigua atĩ, no ũmĩhande handũ, na ĩkorwo ohaũ nĩho gĩtina kĩa igwa iria cingĩkorwo cigĩkũra na njĩra ĩmwe nene mũno, na atĩ thuna ĩno hena ũrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩhandwo, na ibatiĩ kũhandwo haũhaũ nĩ tondũ nĩ ĩtuĩkaga yagũbutha yaikara kana yacinwo nĩ riũa kana gũtinia thuna ĩno, nĩabatiĩ gũkorwo akĩhanda hauhau, nĩgetha agakorwo atĩ nĩ ahanda mbeũ ĩno na nĩ yatuĩka ya gũkũra, na rũcio nĩ watuĩka wakũrĩa kĩrĩa gĩkĩ kĩrĩa gĩbatiĩ gũkorwo gĩgĩtwo kĩgũa.

Ndĩrona ũrĩmi wa kĩrĩu, ũrĩa mũrĩmi ũyũ nĩageretie, tondũ atuĩkite wa kũhanda waru ici na agacihanda na njĩra ya kĩrĩu atĩ nĩekĩrĩte makũnia tĩri na thumu, agatuĩka wa kũhanda. Na tondũ nĩekĩrĩte indo ici ciake kana mũmera ũyũ wake, nĩũtuĩkĩte wa gũciara na nĩũtuĩkĩte wa gũciara na nĩkĩo ndĩrona nĩageretie kũruta maciaro makwa make hau thĩ nĩgetha no nĩatinĩtie ngũnia ici nĩgetha akorwo nĩakũruta maciaro make kumana na harĩa, nĩtondũ magetha make nĩmakũrĩte. Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩmi mwega wa kĩrĩu tondũ ona andũ arĩa matarĩ na mĩgũnda nĩmarakorwo a kũrĩma ũndũ-inĩ ũyũ, arĩa me mataũni-inĩ kana arĩa mena gacigo kanini ga ga kũrĩma, na nĩ ũndũ wega mũno tondũ nĩ ũrĩmi wa kĩrĩu na nĩho tũrathiĩ na maũndũ maya nĩmo magũkorwo me maingĩ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe.

Nĩ ngũtambũra mwanake ũyũ ũrĩa ũikarĩte handũ metha-inĩ, na nĩ irio aratahia kuuma mbakũri-inĩ, iria nĩ ndengũ kana nĩ indo ingĩ ta mĩciri, iria arakorwo nĩ ekũrĩa na nĩ aratũmĩra gĩciko gĩtheru, na nĩ ngũtambũra atĩ, thani yake nĩ ĩronekana nĩ theru na atĩ maũndũ maya nĩ ekĩrĩire ũhoro wa kũrĩa, nĩ tondũ nĩ egũthithia na mbere na ũhoro wa ngirigaca na ahote gũkorwo akĩrĩa indo ici na nĩ cigakorwo cikĩmũteithia mũtũrĩre-inĩ wake kana mwĩrĩ-inĩ wake.

Ndĩciragia mũrĩmi ũyũ nĩ atuĩkite gũkorwo wa kũrĩithia ng'ombe ĩno, ĩrĩa atĩ ĩna mũkamo mũnene ũũ, ndĩreciria ng'ombe ĩno nĩ ĩramũhe iria rita mĩrongo ĩna oromũthenya, nake nĩ arahota wa kũmĩhe irio iria cibatiĩ na kũmĩthĩĩra mahuti marĩa ĩbatiĩ kũrĩa. Na ndĩrona nĩ amĩigĩte handũ hatheru mũno, na nĩ gũkorwo mũndũ ũyũ nĩ aigithĩtie ũhoro wĩgiĩ biacara ĩgiĩ ng'ombe tondũ iria o iria, o-rita angĩendia ciringi mĩrongo ĩtandatũ na akorwo ng'ombe ĩyo nĩ ĩmũheire rita mĩrongo ĩtatũ, ena ngiri ĩmwe na magana manana, ĩrĩa mweri nĩ egukorwo athondekete ngiri mĩrongo ĩtano, na nĩ ekũhota gũthiathiithia na mũtũrĩre wake. Gĩkĩ nĩkĩo tũreta kilimo biashara na nĩkĩo kĩna bata mũtũrĩre-inĩ witũ wa o mũthenya.

Ĩĩ nĩma nĩ harĩ bata kũhe kanya kaana karĩa gatuĩka nĩ gagũciarwo kana gacaũ karĩa gaciarwo. Nĩ harĩ bata mũno tondũ gatuĩka nĩ gakũnyua iriia rĩrĩ nĩ kagĩaga nĩ hinya na iriia rĩrĩ rĩrĩa rĩũkaga rĩ ta gĩthana mbere ya maũndũ marĩa tũthiĩte gũkama nĩ rĩega mũno tondũ nĩ rĩheaga gacaũ gaka hinya na gagakũra kenya hinya. Rĩu gwathiathia ng'ombe yambia yaikaikara mĩeri ĩĩrĩ nĩ ĩtigithagio kuonga ũũ na ĩkambia gũkamĩrwo na ĩgekĩrĩrwo gathaburia-inĩ nĩ getha ĩthiĩ na mbere na kwĩhe hinya na kuuma hau ĩkahota kũheo mahuti marĩa ĩthiaga na mbere na kũmarĩa.

Ĩĩ nĩ harĩ bata mũno, tondũ gacaũ gaka nĩ karabatara kuonga iria rĩrĩ, nĩgetha kahote gũkorwo kena hinya, na kahote gũkorwo nĩ karakũra gakũĩrigĩrĩria mĩrimũ tondũ iria rĩrĩ rĩna rĩna maũndũ marĩa maingĩ marabatara kũmĩthondeka mwĩrĩ-inĩ, na gacaũ gaka gagakũra kena hinya, na gakahota kuuma ihinda rĩrĩ nginya rĩrĩa rĩngĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa gagatigithio kahote kũrĩa mahuti marĩa kangĩhota kũrĩa either kana nĩ nyeki, kana nĩ thaara, kana nĩ marigũ, kana nĩ nĩngĩ ngĩnya mĩchũa, na nĩguo nĩ ũndũ wa bata mũno nĩgetha kaheyo hinya, ngina kahote gũtigithio kanina mĩeri yake ya kuonga.

Harĩ ũndũ ũyũ nĩ gĩkeno harĩ niĩ kuona ng'ombe ĩno ina hinya ũũ, kana ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ na ĩrĩa ĩronekana nĩ ĩtuĩketa ya gũciara gacaũ, karĩa nĩ ngina ĩraikara nako, ĩgathiĩ ĩgagabũndithia kũrĩa nyeki, na ohau ohau gacaũ gaka nĩ gatuĩkaga gakuonga nyondo ici iria ciĩna nyina, gakahota kũruta, iria rĩrĩa rĩkaheyaga hinya na gakahota gũthiĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete mũno tondũ tene nĩ twathiaga kũrĩithia, tũthiĩte kũrĩithia tũkona gacaũ nĩkarenda kũnyua iria na nĩtwathiaga tũgagatwara harĩ ng'ombe ĩrĩa ĩgaciarĩte, kana nyina igatuĩka nĩ gekũmĩhe iria na gacaũ karĩkia kũnyua iria gagatũha mũno mũno gegakenu nĩ gũkena mũno tondũ nĩgatuĩka gakũnyua iria rĩrĩa gekwagĩte ihinda rĩrĩa kauma haraihu kana haraihu na nyina. Kanyua iria rĩrĩ gagakena mũno, na nĩngũkena mũno nĩkuona mũrĩmi no arathiĩ nambere nĩ tondũ o gaciarwo, ng'ombe ĩyo tĩ hathara yarehe nĩ bainda yarehe.

Ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ nĩ ngereire moritũ maingĩ mũno, tondũ ndathiĩ gũkĩnyita ndĩna moko mena maĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo gĩ kĩmirũku mũno, na ngĩthiĩ kũrĩa, nĩgĩtuĩkaga gĩa kũgwa, na ngathiĩ ngetha hũma ĩrĩa njũkaga ngarũma nayo, nĩgetha ngahota kũrĩa na ngakorwo atĩ ndirĩ na ũritũ wa kũhota gũkĩrĩa tondũ nĩ kĩega mũno, na nĩgĩkũhota kũrehe ũgima mwega wa mwĩrĩ thĩiniĩ wa mwĩrĩ wakwa.

Nyambaga ngathi ngoya waru ngacithiga, ngacoka ngacihagĩra riko cigethũrakaga ngakorwo ngĩthondeka mũtu wakwa ngaũkĩnda. Ngacoka ngathondeka tũnyamũ tũtũ twahana twa tũthambutha, ngacoka ngoya waru wakwa ũrĩa nĩ mũhĩu, ngacoka ngaũkima. Ndarĩkia gũkerũra maĩ ngakima ũkahana mũkimo, ngacoka thĩiniĩ wa tũnyamũ tũtũ thondekete twa thambutha, ngacoka ngekĩra thĩiniĩ wa tũnyamũ tũu waru ũyũ, ngacoka ngakunĩka. O hau o hau ngacoka ngathi ngekĩra thĩiniĩ wa maguta, ngahĩhia nyamũ ici nĩgetha cigacenjia cikahĩa na ciahĩa o ũguo ngakorwo ndĩna thambutha ciakwa. Ona rĩngĩ rĩngĩ nĩ thiaga ngahũthĩra ndengũ kana itũngũrũ ngoka ngekĩra thĩiniĩ nĩgetha gĩkorwo kĩna cama mũno.

Irio ici nyambaga ngatherũkia mboco, cigatuĩka cia kũhĩa, ngacoka ngakerũra maĩ, ngacoka ngetha thaburia ĩngĩ kando, ngacoka ngetha gĩtũngũrũ, ngetha nyanya na ngetha maguta ngekĩra hau thĩini, ciatuĩka cia kũhĩa ngacoka ngatuĩka nĩ ngũikĩra mboco ciakwa hau thĩini iria ngũtherũkĩti, ngacoka ngathiĩ ngoya mũcere, na spaghetti ngoka ngekĩra hau thĩini cigatherũkanĩra hamwe, na rĩrĩa mũcere ũkũnyua maĩ ũhĩe, kana mboco ici nĩgetha tondũ mũcere nĩ ũgũbatara maĩ, ciahĩa, nĩguo maĩ macokaga makahũa mothe na mũcere ũkaimba, na cigatukana na na mboco ici iria njokaga ngaihũra ngarĩa.

Nyambaga ngathiĩ ngatherũkia mboco ici, cigatuĩka cia kũhĩa kando nyũngũ-inĩ, ngacoka ngakerũra, ngacoka ngathiĩ ngetha thaburia ĩngĩ, ngatuĩka wa gwetha nyanya, gĩtũngũrũ na maguta. Ndekĩra gĩtũngũrũ kĩahĩa, ngacoka ngekĩra nyanya, ngacoka ngekĩra mboco ici, ngathiũrũrũkia kũu thĩiniĩ, ngacoka ngekĩra maĩ, nĩgetha mboco ici cituĩke cia kuoya mchuzi, ngacoka ngekĩra Royco kũu thĩiniĩ. Ngacoka ngathi ngathambia mũcere wakwa, ngoka ngekĩra kũu thĩini, na ngacoka ngetha Superghetti, ngekĩra kũu thĩiniĩ ngakunĩkĩra. Irio icio cigatuĩka cia gũtherũka. Ciatherũka na mũcere wanyua maĩ waimba-rĩ, nĩguo irio ici cituĩkaga cia kũhĩa, ngacoka ngaruta, ngahoria mwaki, ngacoka ngeihũrĩra na ngarĩa.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa wĩ bata mũno tondũ rĩrĩa gũtarĩ iriia, nĩ gũthiaga gũkarugwo turungi ĩrĩa ĩkagĩrwo chocolate kana ĩgakorwo nĩ ĩgwĩkĩrwo macani. Na ũndũ ũcio ũgakorwo nĩ ũgũthiĩ na mbere atĩ thutha-inĩ iriia rĩoneka nĩ tũgwĩkĩra na tũnyue cai no handũ ha thaa ici tũgatuĩka nĩ tũkũnyua thaa ici. Na hena andũ arĩa matakarogwo nĩ manyuaga iriia kana nĩ mahingĩirwo iriia nĩ ndagĩtarĩ magatuĩka wa kũnyua cai ũyũ ũrĩa ũtarĩ iriia na makahota gũthiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao.

Ũyũ ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ andũ arĩa matakoragwo makĩnyua iriia mahingĩirwo nĩ ndagĩtarĩ ihinda rĩnini kana hĩndĩ ĩrĩa maranyua ndawa irĩa citarenda iriia, nĩ makoragwo makĩrugĩrwo cai ũyũ ũrĩa ũtarĩ iriia na ũrĩa ũthondekagwo na cai na maĩ, chocolate na kana macani magakĩhota kũnyua nĩ getha matigathũkie ũhoro ũrĩa mahetwo nĩ ndagĩtarĩ na makahota gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ na makahona. Marĩki kũhona marĩkia kũnyua ndawa nĩ mahotaga kũheo rũũtha nĩ ndagĩtarĩ makerwo manyue iriia rĩu tondũ mĩĩrĩ yao nĩ ĩcokereirie ũrĩa gũbatiĩ.

ĩĩ nĩ ma nĩ ngũririkana riita rĩa mbere, twarĩ na guka na twarĩ na igongona mũciĩ tũgĩthiĩ na agĩtũthĩnjĩra gabũri karĩ hau kiugũ. Niĩ to nĩniĩ ndakĩrĩ twathianagia nake nĩ ithuĩ twagĩtigĩtwo nake riiko kũndũ kũrĩa twahĩhagĩria nyama ici, niĩ ngĩkiuga nĩ ngũrĩa na aathi nakũu nĩ anjĩrĩte ndikambe kũrika kũu thĩiniĩ. Niĩ nĩ tondũ wa kũhũta, ngiuga no mũhaka ngũrĩa, ngĩikia guoko kũu thĩiniĩ ngĩriganĩrio atĩ irio icirĩ nĩ nĩ hiũ mũno ndacinirwo rũrĩmĩ mũno mũno mũno mũno to ndarĩaga naihenya atĩ ndakangore ngĩrĩa indo ici iria itabatiĩ kũrĩa mbere ya igongona rĩambĩtie

Nĩ anake marahĩhia mbembe, iria mahota kuuna mũgũnda ũcio wĩhau, maikara thĩ, na hena mwanake ũmwe wa ũrahuhĩrĩria mbembe ici mwakĩ, nigetha ihote cia kũhĩa na mahote kũrĩa nĩgetha mahũne nda cio.